Wa mbere kĩndũ kĩrĩa ndĩrona kĩa mbere haha, nĩ kuona ciana icio ciĩ ngenu mũno tondũ ũngĩrora ngina mĩbundithĩrie ĩrĩa matũmagĩra gũbundithio na thimũ cia gũthomithania, matũmagĩra ngerekano thimũ-inĩ icio na ngerekano icio nĩ cia gũkenia ciana icio na gũciũmĩrĩria gũthiĩ na mbere gũthoma. Wa kerĩ, nĩ kuona ciana ici nĩ ciramenyerithio maũndũ maya ma kĩrĩu o tene, koguo nĩ ciramenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, koguo ũgakora mwana ũcio e mũgĩ mũno mũno. Wa gatatũ ningĩ, na nĩ ũndũ ingiuga nĩ mũru, nĩ ũrakora ciana ici rĩmwe itirathoma, itiratũmĩra thimũ ici cia gũthomithania gũthoma, ciraingĩra nenda-inĩ ingĩ cia kũmathũkia, koguo thimũ ici no ũkore rĩmwe nĩ cirehaga maũndũ mangĩ matarĩ mega ciana-inĩ icio. Ciana icio ningĩ nĩ ũkoraga nĩ cirakũra cirĩ na ũgĩ mũingĩ mũno, tondũ ciraingĩra nenda-inĩ nyingĩ mũno na cikona maũndũ maingĩ. Koguo thimũ icia gũthomithania nĩ citeithagĩrĩria ciana ici mũno na cigakũra cimenyerithĩtio maũndũ maya kuma o tene, koguo cigakũra ci ciana njũgĩ mũno.

Haha kĩrĩa kĩrathi na mbere haha mbica-inĩ ĩno, nĩũrona nĩ mwaki, wakanĩte handũ mũtitũ-inĩ, kana mũgũnda-inĩ wa mũndũ. Na ũrathi na mbere ũgĩthegeaga, na ũrathi ũgĩcinaga kĩrĩa gĩothe kĩ njĩra-inĩ ya guo, ta mĩtĩ, mĩmera, yothe ĩĩ mĩũmũ, kana ĩtarĩ mĩũmũ. Koguo nĩ, nĩ mwaki mũnene, na nĩ ũroneka nĩ ũthegeete mũno handũ hau ũracina.

Wa mbere nĩtũrona nĩ bara ĩrathondekwo, na bara ĩgĩthondekwo nĩkoragwo na moguni maingĩ mũno makĩria kũrĩ arĩmi arĩa marĩ mwena wa Murang'a. Wa mbere, arĩmi acio nĩmahotaga kumĩria magetha mao magetha mĩmera yao. Koguo maumĩria magetha mao nĩmahotaga kwendia wega matarĩ na gũthumbũka kwa kũmĩtwara. Wa gatatũ, nĩmahotaga kũreherwo thumu na bataraitha gwĩkĩra mĩmera-inĩ yao, koguo bara ciĩnjega bataraitha na thumu nĩcihotaga gũkinyĩra mĩgunda-inĩ ya arĩmi wega hatarĩ na thĩna. Wa gatatũ, nĩũhotaga gũkorwo endia na agũri nĩmahotaga kuonana na ihenya, tondũ kwĩna bara njega. Wa gatano, nĩũhotaga kuona kũu icagi-inĩ nĩgũkũraga na ihenya tondũ kwĩ na bara njega, agũri na endia nĩmahotaga kũingĩra kũu icagi-inĩ na kũgũra indo icio matarĩ na thĩna o wothe. Nĩũhotaga gũkora nginya mĩmera ta nyanya iria cithũkaga na ihenya nĩcihotaga gũkinyĩra kwendio itanathũka, koguo nĩciteithagĩrĩria kwaga gũthũka kwa indo na ihenya, tondũ nĩcirahota gũkinyĩra kũrĩa cirenderio na ihenya makĩria.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona mũthuri na mwana makĩhanda mũtĩ. Mwana ũyũ nĩaronio wũigĩrĩrĩki wa kũhanda mũtĩ na gĩtũmi gĩa kũhanda mũtĩ ũcio koguo ona akũra nĩakamenyaga mũtĩ nĩ ũrĩ bata wahandwo. Koguo nĩarateithĩrĩria kana kau mũno kũmenya gĩtũmi na wega wa kũhanda mĩtĩ. Wakerĩ nĩtũrona kũhanda mĩtĩ nĩkũgiragĩrĩria maũndũ maingĩ ta gũthũka kwa rĩera, kũndũ kũrĩ mĩtĩ mĩingĩ gũtithũkaga rĩera kaingĩ koguo nĩtũrona nĩ aragitĩra rũciũ rwao na kũhanda mĩtĩ. Wagatatũ nĩkũronania kũndũ kũu nĩkũrĩkoragwo na rĩera rĩega koguo kũndũ gũkoragwo na rĩera rĩega nĩgũkoragwo nginya na thayũ ũrĩa ũkanaga na rĩera rĩu rĩega. Wakana nĩtũrona mĩtĩ ĩyo yahandwo nĩrĩgitagĩra andũ na huho iria igũithagia nyũmba iria cirehaga maũndũ maingĩ moru koguo mĩtĩ ĩyo hĩndĩ ĩrĩa yahandwo nĩĩgiragĩrĩria huho icio koguo andũ magakorwo mee andũ arangĩre mũno nĩ mĩtĩ ĩyo.

Kũringana na mbica ĩno ũrĩa ĩroneka nĩ kuronania nĩ kũrĩ na andũ erĩ arĩa marateithĩrĩria gũkua marigũ na mũithikiri. Na mũithikiri ũyũ nĩũroneka nĩũkũgwĩte nĩkũwoya marawoya. Na mũithikiri ũyũ nĩũroneka nĩ ũkuithĩtio marigũ maingĩ mũno na ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkuĩte marigũ maingĩ ũguo. Itoĩ kana nĩ ngari gũtarĩ kũndũ kũu tondũ nĩmakuithĩtie mũithikiri ũyũ marigũ maingĩ mũno. Nĩkuroneka nginya nĩ kuru nĩkurĩte mũno koguo itakĩũe kana nĩ ngari itangĩkĩingĩra na kũu mĩgũnda-inĩ. No nĩtũrona mũithikiri ũyũ ũkuithĩtio marigũ na nginya ũkagwa koguo nginya nĩ kũwoya marawoya.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona mũtumia akuĩte irigũ igima, koguo kĩndũ kĩa mbere kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ kuona wa mbere mũtumia ũyũ nĩ mũrĩmi, na mũndũ ũyũ, mũtumia arĩ mũrĩmi nĩ mũndũ ũrutaga wĩra na kĩo mũno, tondũ akinyĩte nginya irigũ rĩu rĩgaciara nĩaroneka nĩ wĩra mũingĩ mũno arutĩire irigũ rĩu nginya rĩgakinya gũciara. Wa kerĩ, nĩtũrona mũtumia ũcio nĩaronekana e mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩki, tondũ nĩarenda tokorwo athiĩ endie irigũ rĩu arehere ciana ciake kĩndũ kĩngĩ mangĩrĩa. Kana athiĩ one mbeca ahote kũmarĩhĩra thukuru kana kĩndũ kĩu kĩngĩ koguo nĩ mũtumia wĩna wũigĩrĩrĩki mũno. Wa gatatũ, nĩaronekana nĩ mũtumia wĩrutĩire ũrĩmi-inĩ wake wa marigũ. Mũtumia ũyũ nĩaronekana nĩ mũndũ wĩrutĩire mũno na kũrĩma marigũ. Wa kerĩ, mũtumia ũyũ no akorwo aumĩte kũgũra irigũ rĩu, koguo athiĩte gũtwarĩra bamĩrĩ yake kĩndũ mangĩrũma. Koguo nĩ maũndũ merĩ mangĩũka akorwo nĩ mũrĩmi kana nĩ mũtumia umĩte thoko kũgũra irigũ gũtwarĩra ciana ciake kana bamĩrĩ yake marĩe irigũ.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ ndona ũndũ ta ũyũ nĩkuona tũrona hena mũtumia wa mũtharaba mũtune mararanĩria na mũndũ. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga kĩa mbere ndona andũ aya nĩ ũrigiti wa naihenya, tondũ andũ aya mokaga kũrigita naihenya naihenya ũndũ ũrĩa mũhiũ, koguo nĩmahotaga, nĩtuonaga ũrigiti wa naihenya. Wa kerĩ, nĩtuonaga mwĩhoko tondũ nĩũkoraga mũndũ nĩatihangĩtio biũ ũkona ta mũndũ ũyũ atangĩhona no andu acio a mũtharaba mũtune moka nĩmarehaga mwĩhoko atĩ mũndũ ũcio nĩekũhona na mamũhe ũrigiti ũcio wa naihenya na mamũtwara thibitarĩ nĩahonaga. Wagatatũ nĩtũrona kwĩgita tondũ andũ aya ndĩrona mekĩrĩte maski, o mũndũ nĩekĩrĩte maski yake koguo nĩmaregita na mĩrimũ ĩrĩa ĩrehetwo nĩ rĩera. Wa gatatũ, nĩtũrona nĩmerutagĩra, rĩmwe ona ũkoraga andũ acio matirarĩhwo ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo no nĩmerutagĩra mũno kũruta wĩra ũcio wa ũrigiti ona matakũheyo marĩhi ma igũrũ.

Haha kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ kuona hena kĩonereria, tondũ haha ũngĩrora hena ciana na hena mũndũ mũgima ũrũgamĩte gatagatĩ-inĩ kao. Koguo mũndũ ũcio mũgima aroneka ta arĩ kĩonereria kũrĩ ciana icio. Wa kerĩ, nĩtũrona ciana icio ciĩna ũgitĩri, tondũ mũndũ ũcio e hau e mũndũ mũgima ciana nĩcionaga mũndũ ũcio ena ũgitĩri mũingĩ mũno e ta mũndũ wao ũrĩa mangĩrora igũrũ. Wa gatatũ, nĩtũrona ciana icio no cithome na ihenya kuma kũrĩ mũndũ ũcio koguo ciana icio ciĩna kanya kau ga gũthoma kuma kũrĩ mũndũ ũcio mũgima. Wa gatatũ, tũrona haha mũndũ ũyũ mũgima nĩaroneka akenete mũno na ciana icio, koguo hena ũndũ wa kĩbamĩrĩ kana ũiguano mwega gatagatĩ ga ciana icio na mũndũ ũcio mũgima. Wa gatatũ, nĩkũroneka hena gĩkeno, tondũ ciana icio nĩcironeka nĩ ngenu hamwe na mũndũ ũcio mũgima, koguo ciana icio nĩcironeka cikenete mũno mbica-inĩ ĩyo, koguo hena kaũndũ ga gũkena mbica-inĩ ĩyo.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tũrona aha nĩtũrona hena mũtumia ũraheyana thakame, kana ũrarutwo thakame nĩ ndagĩtarĩ. Koguo ũndũ ũrĩa wa mbere ũroneka haha kana ũroka meciria-inĩ makwa wa mbere, mũndũ ũcio nĩ mũtana tondũ nĩerutĩire kũheyana thakame yake kũrĩ andũ angĩ, ona aria atowĩ koguo nĩ mũtana. Wa kerĩ, nĩtũrona mũtumia ũyũ arehotha kĩngũrũe gũteithia andũ arĩa atowĩ, koguo nĩarehotha mũno na thakame yake na agateithĩrĩria andũ arĩa matarĩ na thakame, koguo nĩarehotha mũno. Nĩtũrona handũ-inĩ hau hena ũrũmwe, tondũ mũndũ ũcio nĩgetha atuĩke nĩakuhotha thakame yake nĩũrona hena ũrũmwe wa kwenda gũteithia mũndũ ũrĩa ũngĩ, koguo hena ũrũmwe mũingĩ mũno gatagatĩ-inĩ ka andũ matoyaine. Wa kana, hena ũigĩrĩrĩki wa mũtumia ũcio, tondũ mũtumia ũcio nĩarona ena ũigĩrĩki wa gũteithia mũndũ ũcio ũtarĩ na thakame.